Kit juis mahero en juis mar maembe, nkech maembe nigi ndhandhu mamit kendo en gi ladha mamit manyalo miyo ng'ato mor. Kendo mar ariyo, maembe konyo e yore mopogore opogore e del. Maembe nigi sukari maber e ngima dhano kendo e dend dhano.

Ka en butcher. Ka en kama iyang'e ring dhok gi ring chiaye, nikech ka kama, kaka anenoni remo nitiere kanyo. Ntiere ring'o mong'aw . Nitiere pien dhiang' mosepow, oket kando. Ntiere gik mose. Nitiere dhiang' kaka ong'aw kanyo, ong'awe mondo ring'o kik lwar piny. Ma en mana butcher miyang'e dhiang'.

Ok ka en duka miuse yedhe, gi dho kisungu iluongo ni chemist. Ka iuse yedhe mopogore opogore. Aneno ka ng'ani goyo kwano, to ndiko. Ng'ani kwano pesa, chal ni kagima odwa waro yath to ng'ama omako sime elwete gi kalam no, en e wuon, en e wuon chemist ni. Koro nenore ni gidwa ng'ani ng'at ja oguduno dwa nyiewo yath, to ng'ani record piny, yath modwa ng'iewo yedhe modwa ng'iewo gi kwan pesa ma ng'ani dwa chulo ngiewo yedhe go.